Arĩmi mabatairie kũhanda irio iria irarĩo mũno nĩ andũ, kwa mũhiano bũrũri wa Kenya, ngima nĩrĩagwo mũno, arĩmi mabatie kũhanda mbembe nyingĩ nĩguo cihote kũigana andũ othe, ũndũ ũngĩ nĩgĩcigo kĩrĩa andũ marĩ, kwa mũhiano andũ a gĩcigo kĩa gatagatĩ kĩa bũrũri wa Kenya nĩmarĩaga waru mũno, kwoguo arĩmi mabatie kũhanda waru nyingĩ kuo, indo ta gĩtũngũrũ na nyanya, ĩhũthĩkaga kũrĩ irio ciothe, ici arĩmi nĩmabatie kũhanda kwa ũingĩ mũno nĩguo cigane andũ othe mahinda mothe nĩguo gũtikagĩe na waagi wa indo icio nĩũndũ kwaga gũgũcungĩrĩria indo icio kũgĩa na goro na kũritũhia mũtũrĩre wa andũ.

Gĩtũmi gĩa kũgĩe na wongerereku wa kũrĩa irio thondeke cia kũrĩo hau na hau, nĩ gũkorwo andũ nĩ makoretwo makĩhĩngĩcana na wĩra mũno, koguo makaaga ihinda rĩa kũruga irio irĩa cibatiĩ kũrugwo kwa ihinda inene. Andũ aya magĩetha mbeca mahinda macio makaaga. Ũndũ ũngĩ nĩ kwenda gũkorwo na mũtũũrĩre wa kĩrĩu, koguo andũ magakobia ũrĩa andũ mekaga na kũu nja. Makarĩa irio cia naihenya naihenya. Ũndũ ũngĩ ũrehete wongerereku ũyũ nĩ kũgĩa na ũgũta. Rĩrĩa andũ ona mũndu angĩkorwo ndarĩ na ũndũ areka mũnene akona ndekũgĩa na ihinda rĩu rĩa kũruga, akona no arĩe irio cia naihenya agatiga kũruga. Na ũndũ ũyũ ũkarehe wongerereku wa kũrĩa irio icio.